Ore enkarriyiano ooropiyiani naa embaye naishiakinore oleng' ore embarakinoto ooropiyiani naa embaye sidai oleng' naai tiatua enakop ang' ormaasai amu kidimi aataasie nena ropiyiani imbaa kumok oleng' idimi aitobirie indarasani, idimi aitobirie irbaribarani okulie baa kumok oleng' naishiakinore tiatua ele osho lang' lormaasai.

Ore tiatua olosho lorrmaasai naa ketii isiaitin naapaashipaashari ore sii taake tolosho le Kenya naa keetai isiaitin kumok oleng' amu eetai isiaitin nijio inenkiremore neetai mbiasharani keetai mbiasharani kumok oleng' tiatua ele osho likitii.

Oore embaye naitiship teena siai naa inkoitoi ng'ejuko ee technology nagira iltung'anak aitumia aasie imbarikinot oo siaitin. Oore teena pisha nidolta teene nidolta aajo egira iltung'anak aitumia technology oo mashinini, aasie isiaitin eenye onkaik, tenkidimaroto oo mashinini.

Oore esiai sapuk nalio teena pisha enkiremore omaua, naa kelio biashara sapuk oleng tiatua eena kiremore omaua. oore naaji kuuna maua, iun oltung'ani teena kop kake iilo aing'uraki osokoni too kwapi ee boo. Oore naa naaji iina naa eretoto sapuk oleng tiatua eele osho lang, amuu keyau imbiasharani kunok oleng amuu keyau ninye embiashara oo imaua, neishoru naaji irkulie siaitin sapuki tiatua eele osho lang lormaasae.

Ore usafi emakeon, nebae naishaakinore oleng toltung'ani peyie eesaki keon, ore taa si usafi emakeon, naa kisaidia oleng te afya oltung'ani. Ore tebiotisho, amu kintapaash imoyiaritin kumok oleng, na kiutaa tatii si ake taasa ebae naishaakinore amu, ejo naarri nanche lashumpa, cleanliness is nearness to Godliness. Neeku kenarikino oleng pee, err oltung'ani usafi emakeon.

Ore enaa na endaa, endaa nashula keki o chocolate ore taatoi enikunakino ena naa intushul enakeki wena chocolate aitumia inakijiko nikinchooki tinasaani mintushul pookin aitaa endaa nabo anya tenebo pookin.

Ore ena anaikilikwana olaikilikuani kaata biotisho oleng tosesen, ore biotisho osesen na entoki sidai oleng tenkishui oltungani amu keisaidia oleng oltungani peyie metum omoyiaritin kumok nai naidim aetu atarasakitia te biotisho enye, neaku ore nai biotisho esesen na entoki naa kidimayu peas pokin ngae arip osesen lenye peitapaash moyiaritin naidim nai aetu ataatatizo sapuk oleng tiatua ele osho, nijo taata enkishopoto orkotii esaa nairobi eramat oltungani osesen lenye anaa enishaakinore naake.

Kesidai eneeta oltung'ani ropiyiani emoruao. Ore kuna ropiyiani emoruao, naa keramat oleng kulo tung'anak moruak tonkoitoii napashipasha. Ore kulo tung'anak moruak, mekure tanakata idimu nche nees kuna siaitin onkaik. Neeku kaidim atejo, kisaidia nena ropiyiani lelo tung'anak, aitaasie nkulie baa kumok nemekure nche idim aitaasa ate tenkaraki lelo arin lenye kumok, oshomoita.

Ore enasiai na esiai etipat oleng tenintaas imasaa inonok ,sidai oleng eramatara omasaa inonok tenkoitoi naishakinore, indim naibataramata aisho endaa ninchoo pookin toki nai nataa idimayu, nitapash inkulie moyiaritin kumok oleng naidimai peintapash tenasiai eramatare teniramat tenkoitoi naishaakinore.

Ore technology naa kitobiri eramatare tonkoitoi napaasha ,ore enatoki naji technology na kitobir eramatare tonkoitoi nijo ewoshokino esimu amu etelelia eoshoto esimu indim atooshoki oltungani otii ewoi natii ,indim atangamai etii enkop natii nakimbung nai ena orkuak lang lormasaai tonkoitoi napaashari.

Melelek erubaroto orkuaki enaa tendamunoto aai ore erubaroto orkuaki naa esiai torrono ina oleng' itum ajo ilo atum iltung'anak oopaasha neeta irkulie iltorrok nilo arubare irkuaki lemishiakinore naai peyie irubare.

Ore esiai e technology na esiai nakifaa peibungita irmalimulini nkera amu kesiai nai saidi irmalimulini onkera tonkoitoi napaasha tosukuluni enye naisumare otowuetin napashipaashari.